Magi gin dhok. To gin dhok mag rwedhi. Rwedhi ni e papa kendo gidhao. Gidhao kuma ne gikwae. Rwedhi gin dhok madongo mag pur. Itiyo kodgi ka gikonyowa puro puodho. Seche ma idwa ni ipur puodho mondo omi iketie cham kata ipidhie alot, kata olemo moro amora ma idwa pidho, to nyaka ipure maber. Ipure kitiyo kod kwer, kitweyo dhiang' ma rwath. To konyi ywayo ochok, to kendo konyi ywayo kwer. Mae miyo tich bedo mayot. Nikech, kichako pur, ni ipuro gi lweti, to okinyal tieko piyo kaka onego bed ni itieko. Koro omiyo rwedhi madhao gi konyowa. Kendo gikonyo wa e pur. Rwath nyaka pim tekone, sani koro gipimo tekogi. E pap kama gin tiere ni.

Mae en pith mar nyanya, nyanya ber kendo okonyowa, watiyo kode e tedo chiemo, wanyalo loso kode kachumbari, seche mi idwa tedo chiembi maber nyaka iti gi nyanya, nyanya medo ndatho e chiemo, mano emomiyo seche duto ma wadwaloso chiemo mora mora to wamanyo nyanya to kae watiyo kode, ber mawayudo kuom nyanya ng'eny, nyanya wanyalo tiyogo kaka kachumbari, seche midwaro chamo chiembi moro michielo maber ma kata ma ibulo to ikawo nyanya ting'ado matindo tindo tiloso godo kachumbari tichamo godo chiembi noendo. Nyanya itiyo godo e loso kado, seche midwaro loso kado tikawe tirude maber mochiegi maber, kiserude tiyole pi matin, kiseole pi matin tikawe tiloso kode kado to kadoni ikete chumbi. Pith mar nyanya ber konyowa, nyanya inyalo use kiseuse tinyalo yudo omenda, omendani inyalo timogodo gik ma opogore opogore mogombo ni mondo itimgo omenda. Nyanya kipithe mang'eny kaka opitheni konyowa nyanya ber

Chiemoni ka idwa lose to ikawe to ipoke kisepoke to iluoke ka ise luoke to ing'ade matindo tindo, ka iseng'ade matindo tindo kaeto ichiele. Ka isechiele tomiole pi matin kaeto iweye to ochuakore mayom. Bang'e ka osechuakore mayom to igole oko kaeto machielo manie bathe ma ma majan ni en abokado. Abokadoni ikawe to iluoke to ipoke ka isepoke to igole to ikete e bath san ka isekete e bath san to inyose gi ojiko matindo indo ka isenyose to inyalo chame gi michele kata inyalo chame kod ring'o. Ma en chiemo maber ahinya omedo teko e dendwa kendo avokado be konyo geng'o tuoche moko amoka manyalo biro e dendwa maok owinjore.

Ma en bungu. To bungu ni oyugno ahinya. Otingó kuthe. To ka angíye, to en kama ber minyalo tiyo go milok puodho. Inyalo kawo bungu ni to ibete. Kisebete to upure. Kisepure to olokore puodho maber ma wanyalo tiyogodo e puro chiemo, cham, alot, gimoro amora mwanyalo pidho kata mana yien. Wanyalo pidho gimoro amora ma wadwaro ka. Obed olemo, obed oduma, obed bel, obed kal. Ma en lowo ma miyo ahinya. Kisebeto yugi gi, kata kuthe mane puodho kagi, to iwangó gi. Kisewangó gi, tikawo puro tichako pur. Ikawo kwer, tikawo dhiang', tikawo jok, titero e puodho, to konyi puro puodho ni maber. To kosewuok maber, tipuro, tipidhe gimoro amora ma idwaro.

Magi gin nyithindo to gin nyithindo mag sikul. Koro gise a e sikul, gidhi dala. Seche magidhi dala kamae, nyithindogi ringo giringo mondo mi gichop dala ewang' saa onego bedni ni nyithindo irito maber. Imiyo gi somo makare makidhi gidhi sikul to giyudo puonjruok magiduaro. Ber mondo nyathi manyako oter sikul. Kaka aneno ni magi gin nyithindi ma nyiri. To nyithindogi ohero sikul ahinya emomiyo gidhi sikul pile ka pile mondo omi gibi gibigibed gi ngima mabiro. Sechema ikawo nyathi ma itero e sikul, to in kaka janyuol in gi mor kendo in gi ilo ni nyathi ka osebet maduong' ka osetieko sikul to chieng' moro noyud tich to tijno chieng' moro nokonye kendo in bende nokonyi kaka janyuol koro omiyo nyithindogi gise a e sikul giringo kendo koro gidhi dala mondo gidhi gikonye tije mamoko bende dala kuro.

Magi gin lee mar bung'u ma iluongo ni jowi, jowi en lee makwiny ahinya, kendo okodwa kata ni obet but dhano, sani koro gin e pap kae gikwayo, gichamo lum , lumni omiyo ahinya kendo lumni ber ahinya, en lum mamajan kabisa. Jowi koro nie pap jowi kwayo, moko bende koro oseol kendo koro ginindo mana piny, moko to ochung' achung'a moko to chyemo, kae ber ahinya kendo en le maneno maber, kinene mabor to onyalo bwogi ni en dhiang' to ok en dhiang' ma en mana jowi, jowi koro kwayo jowi nie pap, we jowi koro mondo obed otim gimoro amora ma gidwa timo nikech le ma kwiny kaka jowi gin bende gin le mamiyo welo biro to neno to kelo dong'ruok e pinywa.

Kae aneno dhok ariyo kod diel achiel. To kama gintiereni gin oko e pap. Kendo pap kama oketgiyeni otuegi. Kendo otuegi e loch nikech seche ma idwa ni chiaye oyud chiemo, to ionge machiegni, nyaka itueye, mae miyo mondo mi ki olal kata kik odhi oketh gir ng'ato. Lee mar dhiang' kata diel kaok itueye ni iweyo no ikwayo akwaya, to onyalo dho oketh chamg ng'ato e puodho. Onyalo imyi asara gi jok ma gikethjo gige gigo. Koro ka ionge machiegmni to nyaka itueye to kaka anenoni otuegi to gichung' achung'a, ok gi chiem kata. Mae be ok ber ahinya. Onego bed ni itueye eyoo makare ma iónyalo chopo e lum mantiere mabor ma okaw ma ocham kae to oyieng' to ngimane bedo makare.

Magi gin lee ma iluongo ni rombo, rombegi ng'eny ahinya, kendo rombegi beyo, rombo miyoya ring'o rombo miyowa pien, rombo ber ahinya ka ingi rombo achiel madhako tinyalo pithe kaeto onyuol, ka osenyuol obet topgi lokore rombe mang'eny

Kae en pap, to aneno dhok ariyo makwayo, dhiang' achiel marateng' kod dhiang' machielo marapala, dhog gi nioko e pap kendo gichamo lum, lum ber ahinya, kendo lumni ong'iyo ahinya gi ngima dhiang'. Dhiang' onego bed ni ochiemo, ogolo dhiang' oko e pap to kae ochiemo, seche ma dhiang' chiemo, dhiang ok en gimachiemo kobet owuotho, koro onego bed ni en gi ng'ama ng'iye seche ma ochamo lum, nikech ka oking'iye to onyalo dhi e puoth ng'ato ma oketh chamb ng'ato, to ka oseketho to nyalo miyi gima ok ber to gi ng'at machielono. Koro aneno ka dhok ariyogi chiemo maber, ok gichiem marach bende ok giringi, gichiemo achiama mos, mano nyiso ni lum magichamo kaeni bernegi ahinya kendo mitnegi ahinya ber kabisa, bang' ka dhiang' kosechamo lum madhiang' oyieng' to dhiang' iduoko e dala, kaeto imiye pi bende omotho. Koro sani dhogi kwayo mano gimaber ahinya, ber kawarito ng'ima dhok kawaterogi oko e pap to gikwayo to warango gi, bang'e to waritogi maber mano e gima timore kae

Kae aneno puotho molos maber mopur moching' lowo maber, kaeto opithe olemo, olemoni be neno majaber ahinya, olemoni ite majan , olemoni nigi mor, olemoni lombo wang' olemoni ber ahinya , an gi geno ni olemoni kawa chamo to wanyalo winjo mayom kendo wanyalo winjo mamit , mae en olemo ma iluongo ni tomoko. tomoko mit ahinya kendo seche ma ichame tiwinjo mayom omokore ka mogo kendo omit, kendo hiye be rachar hiye chalo chak ma olemo maber ahinya kendo ma olemo mamit ahinya, onego bed ni wakawe kendo wapithe e puotho waolone pi warite maber wadoye kaeto odongo. Bang' ndalo kata bang' kinde mabiro to olokore olemo ma inyalo cham, kaeto wathi to wapone waluoke kawaseluoke kae to wang'ade kaeto wachame, seche ma wachame to wagolo kothi to waketo kamoro, kothini wamoye , ka wasemoye to otwo to kosetwo maber to wachak wakawe to wathi wapithe, to kendo ka wasepithe todongo to kendo chieng' moro wachak wayudo olemo machielo, tomoko mit ahinya

Mae en puotho mipithe gik ma opogore opogore, piothoni ber ahinya kendo olombo wang', oneno mabor kendo oneno maber, puothonie nigi dhatho puothoni omiyo, en gi lum ma majan kabisa, lum wanyalo miyo dhok mondo dhok chamo, lum en chiemb dhok, kendo lum mitne dhok ahinya, bende aneno rabolo, rabolo en olemo mamit ahinya, rabolo ipitho kisepithe to irite maber to odongo' to ka osedongo to bende inyalo kawe tichame kisekuoge mochiek kata inyalo kawe to itede, kisetede to inyalo chame, seche michame to iwinjo mamit. Bende aneno kidi,, kidi en gimaber ahinya wanyalo tiyo kode e gero ot. en gimalong'o kabisa, omiyo kawagero ot to ot bet motegno kabisa

Kae en oko, to oko ka en kuma bungu nitiere. Ma bende en papa, to pap kae en kama le mag bungu kwae, kaka koro sani aneno lum to bende aneno lowo. Le mag bungu ma aneno kae en magwar. Magwar nie pap. Magwar koro kwayo. Ochamo lum. To bende aneno tiga, tiga ni ngúte bor ahinya, kendo onyalo chamo nyaka oboke manigi malo e kor yien. Tiga ni ni oko e pap, koro endi go, ochamo lum. Bende magwarni ber ahinya. Magwarni kite ber kabisa. Okiewo marachar gi rateng'. Sani koro gin oko e bungu. Gikwayo. Le mag bungu, gin le ma ipidho e bungu oko. Ok kel gi e dala, nikech ok gin le mag dala. Bende lobni neno maber ahinya. Piny ka ber mokalo.

Mae en chiemo mamit ahinya. Kendo seche ma ichame to iwinjo maber. Inyalo kawe to ipone, Kisepone tilwoke. Kiselwoke timoye maber. Kisemoye ma otwo maber, to idhi tirege to lokore mogo. Koro seche ma ichwako chae, to ikawe, tikete e chae timadho kode chae. Kata inyalo pone apona kaka pod ongích ni to seche ma ichwako chachi moro maber, to ikawe, to inyume e chae no tichwake godo. Okelo ndhadhu mamit e chae, kendo omiyo chae dum suya mamit. To seche ma imadho chae, to iwinjo ka chunyi yom, kendo chunyi winjo maber. Mae en gima ber ahinya. Omiyowa teko maber, kendo odwoko nwa twoche moko ma wanyalo yudo chien. Mae en gima mit ahinya e chae.

Mae en rabuond waru. Rabuond waru mit ahinya. Ikawe ipoke, kisepoke tilwoke. Kiselwoke tingáde matindo tindo to ichiele. Kisechiele, to kaeto iwee to ochwakore matin, tiolo ne pi mana matin. Kaeto igole oko kosechiek tichame. Kata inyalo kawe tipoke, ka isepoke to ilwoke. Ka iselwoke to ibare matindo tindo titedo kode gima waluongo ni chips. chips mit ahinya. Seche ma ichame to ichame gi kachumbari molos kod nyanya gi otungu. Kaeto seche ma ichame to iwinjo mayom. Rabuond waru mit ahinya. Omiyo wabedo gi ngima maber. Okelo teko e dendwa. Kendo seche ma wachame, to wayudo gimoro amora ma wadwaro, kar chiemo ma wadwaro e ngima wa.

Kae aneno kodhi. To kodhi ni en mar oduma manyasani. Minyakawo tidhi kode e puodho, to ipuro puodho maber. Kisepuro puodho ma oikore malongó, tikawo oduma tikomo e puodho. To koro kae aneno kimiyo jopur kodhi. Jopur koro dwa dhi komo kodhi mondo omi kodhi odongi. Kosedongo to lokore chiemo e ndalo mabiro. Wapidho gi mana matin matin. Ka wan gi puodho maduong' maber, bangé wabiro yudo keyo mabup. Onego bed ni iketo mana matin, matin, matin, to iyudo maber. Kilose maber, to ibirio yudo mangény kaka idwaro. Mohingo gi gima ne ipidho. Ma en kodhi mar oduma. Kodhi mar oduma ber ahinya. Bangé obiro lokore nwa mogo to wachame kaka kuon. Kata wanyalo tedo kode nyoyo to wachamo. Oduma miyo wa teko, sama wachame to teko medore e dendwa. Odumani en gima ber ahinya.

Ma en puodho. Puodhoni ber ahinya. Kae koro aneno ka opidh olemo. Olemo ni bende mit ahinya. Seche ma ichamo olemo, olemo gengó twoche mabiro e dendwa. Mano ema omiyo wahero olemo. Koro sani olemoni oseikore. Onego bed ni igole kendo itere, ilwoke, koselwoke to ingáde, kosengáde tichame. Sama ichamo olemo, olemo mit ahinya, kendo lombo wang' ahinya. Olemo en gima onego bed ni wachamo seche te, seche te. Mondo wayud gima wadwaro kowuok kuom olemo. Koro omiyo ahero olemo ni ahinya. Kendo puodho ni bende ber. Kama opidhe ni. En kama longó. Omiyo olemoni onyak ahinya. Olemoni onyak maber sana. Kau olemoni ilwoki, ingádi kaeto icham. Bangé to iwinj mayom kabisa.

Tijni en tich maber ahinya. Okonyowa. Seche ma ikawo yien ma ipidho, yien ber, miyo alworawa neno ma majan, kendo miyo alworawa neno maber kabisa. Bende aneno kae mafua. Mafua ber ahinya. Mafua en gima rieny kendo kikawe ma ipidhe machiegni gi ot. To omiyo alwora mar ot neno maber. Bende aneno Rabolo. Rabolo en olemo. olemo en gima mit ahinya. Ka wakawe to wachame. Inyalo kawo rabolo ni, to kae idhi ikwogo. Kisekwoge to ochiek. Kosechiek, to kaeto ichame. Kata inyalo kawo olemoni to itede. Ipoke maber, kisepoke to ingáde matindo tindo, to ilwoke to itede. Seche ma itede to ichiele gi mo, gi otungu gi nyanya. Kaeto, iwee to ochwakore matin, tigole, to ichame. Seche ma wachame to wawinjo maber. Ogengó twoche manyalo yudore e dendwa. Bende yien ber ahinya. Yien miyo alworawa neno maber. Mafua bende miyo alworawa neno maber. Ka piny en kama majan kama oneno maber kendo malombo wang', kendo ma ywayo ji mani mabor.

Mae en ndara. To ndara kae ilose. Seche miloso ndara ka onego bed ni ibedo gi kwer kata rapur mar pur, to iloso ndara ni maber. Bende wanyalo bedo gi masinde mitiyo godo e pimo ndara, mar ng'eyo kama kiewo mar ndara ogike. Seche ma itiyo kae, onego bed ni ibet gi opao bende. Opao konyo wa e chodho lowo. Seche ma isepuro lowo to ichodhe gi opao tigole oko. Kae koro ng'ato pimo kaka itiyo tijni ne joma moko. Bang'e to ngáto ka ngáto nyalo wuok to dhi tiyo tijni. Tijni ber ahinya. Omiyo kama waluwo bet maber, maler, mawachop kumoro ma onge chandruok moro amora. Koro seche ma idwa timo gimoro, nyaka iwuog oko, kendo iikri maber.

Mae en apoyo mosechiek mongádi. Kendo koro idwa chame. Seche ma ichamo apoyo, onego bed ni igolo kothe mane iye gi, to iketo tenge. Kiseketo tenge timoyo maber. Kodhi ka wagolo ei olemo ok onego bed ni wawito. Kaka koro sani ma en olemo mar apoyo. Apoyo mit ahinya. Kendo ochiek marakwar. Kaka koro ochiekni. Kothe bende rateng'. Koro kodhi ni wagolo mos to wamoyo. Kaeto ipoko tok apoyo. Kisepoke, to ilwoke. Kiselwoke to kaeto ingáde e kidienje kidienje matindo tindo kaeto ichame. Apoyo en olemo mamit ahinya. Kendo seche michame tiwinjo koyom. Kendo omiyo ii bedo mayom. Omiyo ogengó twoche moko manyalo maki. Nikech olemo wachamo mondo ogeng'nwa twoche. Kendo seche mipidho apoyo ingéyo ni irite maber, ma apoyo ondong e yo makare, magolni olemo ma idwaro. Olemo mamit, olemo mayom, olemo malombo wang'. Ma mit ahinya. Kendo sama achame to wainjo mamit, to awinjo ka chunya yom. Apoyo mit ahinya.